kepuoito iltung'anak dukuya , keret ilchambi lenye nebukoki inkariak nirem idakin naapaasha, naaidim nekeshare iltung'anak loo nkuapi eboo tosokoni lenkop, nebukoki inkariak neun idaikin naapaasha, eimu eretoto esirkali nees nena pooki pee etumoki aatekeshare ilkulie oshon.

Kitadoyio faida toropiyiani naishaa petum nimitoki aidim ataas noshi pookin naasita, enaa enkulupuoni, aitobir ilchambai, mashinini, neeku mitoki aidim ataas.